Ore enaiko naai naa kalo ake nalo aduare olaiguenani arashu ang'as ninye aipot olelaitia lai,, naliki ajoki kegira inkishu enyena anya olokeri lai, naliki ajo mee sidai. Kake ore paadol ajo menyor ninye nalo aliki olaiguenani arashu ilmzeeni lolkijiji kake ilmzeeni lolkijiji ang'as aiterunye, paake atuoki atoliki olaiguenani nchere keinosita inkishu oltung'ani lelatia olokeri lai. Neaku neija naai aiko paaitabaiki olaiguenani ele olkilikuai amu keinyal naa enkiguena. Ashu kainyalaki naa sinanu olokeri lai lolkuo laainei ashu loo lasho.

Eeh ore irkuaki le lekiselenore naa keinyel ena siai e3 digital tialo meitoki biashara aendelea enaa enaifaa, amu keaku naa meeta eniko oltungani eneiko tenitoki aya kulie tokitin ngejuko atimiraki kulie tungana tinaalo. Neeku ee ore si eneiko ina siai e digital aah keidim ailepunye biashara too pukunot napaasha, kake too kuapi natii iropiyiani, aashu nailepua biashara, naatumoki oltungani ainyangu ashu atimira mali naata, kake ore peeku ena siai ekiselenore nemetumoki naa ina biashara enye atamanai tiatua ninche amu keeku naa ketii tokitin nemeinyangu ashu naamiri tialo te nkaraki ina siai ekiselenore naishu.

Ore tinaalo oltunganak aruoish naa ketii sirkali metaa tenelo peyie etoiwuoki enkerai taruoish naa keetae sukul, tenebulu nebau inarisioti nanare neyae sukul , ore tekulo litu isuma, neetae impisai nalaki ninche petumoki ninche ainyiangu ntokitin nayieu , nebolokini imbiasharani enye petumoki aendelea sinche maisha enye , kake ore tekuna kera kutiti naa nchere eitayio sirkali sukulini enye natumoki siniche aisumata netumsinche nena siatin natum kulie tunganak .